um Boisioni kobo komonut keyai ngamun kinyorunen kelchinoik chechang missing um ndiker korurutik chu kokiruruch en ireu ko yoe kit neoo missing ngirurukyi ngunon ketit kounon kokor komiten eng ng'weny yun kokor kobitubl mbolea en en elekorutunen keton ak kora kou rurutik chuton kakimin ih ikere ile kobur kotep kou marakwek ko ngebakiyoo kotoreti biik en amitwogik cheteche borto amonon kityok kobo maana kora ngemin kora marakwek kou chuton ih en ng'alek ab kou aldoutik ngoba kialda kenyoru rapisiek ko kor kosipto boisionik chechang chebo olin bo gaa konoton amunee sikokararan any ih ngyai boisioniton ako kora kimuch kora kemin tuguk chuton sikeib kora koba sugul sikelipanen sugul koik fees chebo lakok ab sukul kounonitet

Aa toretet neibu kerkonget koityi kipsomaninik ee chemiten en sukul ii ko oo missing' ne netai ingekerkong chito en oret nemie ngamun kerkonget komiten en ortinwek chechang en olimbo sukul ,ako choton tuguk kekerekong chito sikoron konyor sobet nemie ingele kayai makosa chito ak kekerkong en komoswek chetertechin imuch kobokengololji alan kinde kiboket noton ko kebir chito ak kiboket, ko koron komokoketchin nyokoyoi kiyoton nekokayai omut, mara komayai chito home work ii alan assignments nekokikoi en sugul ii koron inyokinde kiboket ii ak kengololji kowalak chichotet, ko koron kanam koyai assignments kila komuche kosir lakwanoton ako mokobuti en exam ichoton amun inge kole ngot komayai assignments alan mayai kasit nekokikoi en sukul mwalimu konyokindo ii , koyoe assignments ichoton en sait nenotet ko lakwanon kongomitu akoi tun konyor kasit nekararan en tai yun yongokoet lakwanitetkonondo anyun ee.

?rangik ab ingoroik AK metametaishek chekinyoru en ingoriet nekibo Keny kotinye kamanut neo mising ako niton kokibo tegis mising ngoroik chuton chebo Keny kokingoroik chengilach kobarto tekisto Mau ngoroik chebo inguni chengilach kokachil Chito akobaru borta so ingoroik chuton kiba Keny mising kibarto tekisto nekararan iborto Misti nemie akongobur Chito koburen Chito kokase komiten komie marenye gei chi nendiwe olemiten bik komatebie bik komatebie sitwautwau en oldo tugul en olewendoten iwendoti ikose imiten en komie maiming gii agetugul nemiten en komie en rangik koraa kokirangik chikitindo maana anan kokamanut akotindoi git netakingei rangik chutet ,rangik Chu kokimii rangiat bekimatakimae saiti en keny ngelach ingoriet Nebo rangiat nebitirr komatabarto kit nekararan so kichome inei bik ingoriet nekabur koik meta meta nekakinde rangik cheterter korangiat nekararan korkobarta kit nekararan akokase Chito komiten komie kotun kowendit kokase kobaibai

Eeh yoon kitete boishonikab toretishet kochang uinwek mising ak ko uinwek choton ko chebunu kora chii aketukul nee kipkosobe ng'amun machitukul neyoni ketoret chito akee ak ko sikomayan chichiton ketoret chito akee komiten kiit nekikuren ng'etkonda, ko ng'etkonda ko kiit netindo chito en mukuleldanyin nenoton komomoche anan mokose chii tosob chito akee kikuren mekeinatet, so ko uinwek chekitindo chotet ng'amun siche chito akee mekeinatet koker kolee kokosob chito nemoe ketoret, koyesho momoe kotoret chichitet koter yeshoet nemuch koyesho chichitet komuch koib ng'alek bokomwoi chito akee komwa ng'alek chemochoton akobo chito nemoe ketoret ng'amun moche koker boishonotet kotieng'e ak ng'etkonda anan mekeinatet netindo en chichindet, kiit kora akee neimuch kenyor en toretishet kochito neimuch ketoret inendet komara mamach chichitet ketoret ng'ab kerekee kolelen unee kakisasan mising alan kaseret, komomoche boishonotet koimuch koyesho ak koyesho chichitet ketoret komuch kokirinda biik alak chekimoe ketoret koyai kasinotet, koyoton elemiten makosa any, so ko ng'alek kochon, imuch koyesho.

um koroi kekuren en kutinyon njorogek ako njorogek chu kotindoo boisionik chechang kot missing en sobetab kipkosobe anan en sobetab kila betut um netai ko tindoo um tese kimnotet ab chito anan igoin chito kimnotet ngiam tuguk chutet akoteche kora borto kimnotonoton ih nekoin chito koni yekakotech borto konyoru chito kimnotet ngap kikuren amitwogik cheteche borto njorogek chutet. Kit kora age ko yan miten kora tugun cheu igorwek ih en chebo komonut ih anan igorwek alak tugul ih keboisien njorogek chu kora kiyomdos ak tuguk cheu muchelek. Tos kiyoe elekiyoitoo kiyoe kou marakwek elekiyoitoo lakini chu kiyoe ter ichechu ko kor ngunon kakinam keserek kele kokiseker tuguk cheu muchelek keserekyi buyasinik en yono ak keserekyi tuguk alak cheu ngwek mara ot kou kabej ih kibakeserek ak ichek chu aketessyi en komosino ko kor kotese anyinyindap amitwogik ngamun tuguk chu ngiam kouu bendo noton sikere koron ako koron en

um karisiekab emeet komi konyil chechang ako karisiechu komagikenen imuti bik chekerke sabarit aenge miten karissiek cheechen, miten chemi kwenet ago mi chemengech ako choon tugul komauti bik kotienge nafas netindo garit agetugul. miten garit nekiten nekikuren propox konoton komuti bik tisap kityo alafu miten nekikuren Nissan ko en Nissan ichu koterter Nissan ichu, miten nemuti bik taman ak agenge asikomi nemuti bik taman ak muut koboto ndereba akomiten eny kora basisiek, ko en basisiek komi nekiten nekikuren, imuti bik sosom agaenge kekuren minibus notet. Miten kora neimuti bik konom ak aeng ak neimuti bik sabini ak aeng . karisiek chu ko terter mi ne ming'in, mi neo ak ne mi kuenet . Karit kora ko mi nekiogete nekikuren allon imuti somok en kwenet ireu ak tai yuun ih ko agenge ko ndereba ngoyomage bichoto tugul koegu muut. so karisiek ko terter chin.

Takitarisiek koyoe kokaranit siretab lakok choto chemengechen koyoe tuguk chechang sikoker kole kanyor atebet nemie akoteb komie ichek motkobit konyor mianikig alak tugul kamatik ak lakog chemengechen netai komii takitariek okot chebo kokwet chekiketoo chekekuren community health promoters anan community health volunteers che choton ko rigunotin en kokwet kotom koit takitariek chekisomanchi kasit noto ko takitariek chuton kotebie sikobimonote ng'alekab buresha , ng'alekab mat ak mat ak ting'oek akokere tugun cheuu ting'oek akoibate kerichek che choto ko chebo ng'undindi ak alak Cheng kouu biriton Yoon kobit kou tuguk cheuu ting'oek. Takitariek chuton kora korobtate netisiek en kokwet kingorobta netisiek en kokwet kokarib kebos kayaaptaetab malaria neimuch koib imbu nenotet koibu kobun komesto age akoi age yomokiboisien neit kokor en yu ko kor kokirib sobon wekab kamatik choton chetindo lakok akorib kora lakuet noto neming'in simanyor miando agetugul ko nito akere koyoe takitariek kasit nekararan en kokwet.

Ndoker emait non anan kakisir kole voluntary counseling and testing center anan voluntary counseling and testing ko chang tuguk chebwone metinyun kotiengei ak um ngele voluntary counseling and testing ko elebokeng'ololnjinen biik ih, kimuch keng'ololji chito kotor koyan inendet kit nekimwochin missing ko kechegeni mionwogik cheterterchin soiti ko nebo ukimwi noton ko kikoeet en kokwet ih kobokechegen en Voluntary Counseling and Testing ako elebokechegen anan ndoker kion kora ko imuch wendi chito anan yoche kwendi chito kounon sibakonai atebenyin nebo bortonyin anan ko health nenyinet anan chametabgee nebo bortonyin ngotko kikonyor mionotet noton nebo ukimwi anan kotomo ko ngotko tom konyor komuch koribegee missing matkoityi mionotet ng'oi missing. Kit age ko ndiker Voluntary Counseling and Testing anan ndoker Voluntary Counseling and Testing center neunon kokichop anan emaitnon komii biik kora che mara komoe kotungee anan komoche komutgee koyoche koba yon anan komochomyo biik alak tugul komoe kotuiyo en chomyetnywan ih koyoche koba bakochegengee kora sikenai tililindo netindoo aketugul ngotkotilolen twan ih koyanat komutgee ko ngotko miten nemur en icheket ih ko mara kikonam miondo noton nebo ukimwi komuch kong'et kora ana keker kit nesibu en taa yon.

Boisionibo Voluntary Counselling and Testing anan chikikisiet nebo ateptab bortongung ih ngotko kiimian ih anan kotko kirichabaite konamin miondo noton bo mara kobo ukimwi ko okere anee kokararan ngechigil ako sait age koya, so ngab koya sait age ak kokaran sait age ko amuchi akon chekororonen missing ngamun ngibakechegenin ak inai ile metindoi ko kor en yon ko kakokaranit bortong'ung ak inai ile yuu awendii koyoche oribgee en olda aketugul si ngomii kiy neyooti iker ile keribgee kotko kokilenji moyoche kenam tuguk cheng'otiben ih anan moyoche kenam kepcheapchei tuguk cheng'otiben ak chito age anan ngepchei kora tuguk cheu sindanusiek cherutengee biik ih koyoche kora inai ile aribengee chonitet um kit age nokere kora olenen makaran boisioni anan mochome ko nan kochut chito age nemara kotindoo pressure nemii barak missing ak bakemwochi kokakecheken kelenji itindoi miondo komuch kora kobeet sobet nenyun kotiengei ak miondo nekotindoo ake koik mwisho nebo sobetab chichotet kora en yondo. Chito age komuch kora mara kotwal metit ngobore kimwochin ikere ile tindoo kora kelchinoik chekororonen ih ak cheyachen kora chigilisioniton kichigili biik akobo miondo nito bo ukimwi

Koroi miten ireu ko yekikonorto ke konori en oret nemiten ribenyin barakiat missing ngamun otkekonor en oloon kityo kelei komuche kochilak ak koyakitun mokomuche akot chi nekoaldo kotokonyorunen kelchin ngamun ngowo kityo ko Kakochilak ko koron ko makokororan makoyani chi ko tokual tuguk chutet so ko elekikonorto kekonori kindoo ole mamiten kiagetugul nechile ako kindoo komat ko chilge kou ngunon chekobiririkitu kindo komosto neter ole kobur kosisike kabisa ole makoikochil tugun alak che nyigisen kosir choto ko ki neuu chomiten chekotuegitun kindoo komosto nyuan agichek olemokoi kechil anan mochilege aki agetugul ko kineuu akichek chongo toleliakitu kindo komosto neter ole mogimuche .ko yekoge konor tuguk chutet ko monyokindo tuguk alak barak sikobit kochil chutet kibokoto kobur en ole kokinde kosisike ako tuguk chu komamoche kora ole kobur koet mat missing mae olekabur komoe komiten en komie mao mat ako Mami ng'uany aani miten kwenet yo kinekiribe missing ko taa matkochilak .

Ngwek Chu akere en ireu koisoik amun en kutit Ake kekuren isoik kikuren bik alak Managuk ko soik chuton anan Managuk ko mi en kebeberwek cheterterchin anan mi koraa taipishek cheterter en taipishek chuton komiten alak chetam kelelen ba tumin akomi alak Che tis kilelel chebo kanjo en chiton komi6en chetinye logoek chetuiyen AK alak kotindo logoek chemae kotililen ako oleki butito ingwek chuton ko kobute Managuk chuton komakikesu en ketit kibutate inginon tuten chikokongio ako makichure en ketit koketaren chebo koron niton kongetu icheken logoek kora ko ilekiyoitoi kindoi chebungut kiyo Koron bakotar bek akotar ngwanindo ngamun ngwanen kor inginon akicher en chebungut akesut akento kende mwaita saburiet akegel ingwek Kotor kwanyin kabilet age amun kakiyo komie akebel ak mwaita

Ee boisioni kobo komonut kot missing' noton ikere kamanon indeote kotondoleiwek bandek, ako kotondoleiwek inginde bandek kotindo komonut neo kot missing' ee kikeren nguno inginde kotondoleiwek alan kikuren mbolea alan phosphate ii anan chekikuren top dressing ii, kochoton kotindo komonutiet neo kot missing' en sobetab bandek kotesetaa bandek komiten en imbar korurtos anan korurutik alak tugul ii konyoru keljin neo missing' inginde chotet ngamun choton komuche kochutu bandek koet ii alan koekitun ngotesetaa korutu bandek ako koraa koron bandek yenam kokesen ii konyor bandek ii sikekuren bandek alan kokesen kokokonyor bandek kit no kilen inomen korong machakwat sikonyo kowalak koik bandiat ii, kosiche cheechen ngamun kakitoldol toldol elekonyonune kotiengee ak kotondoleiwek chekokinde icheket, kobo komonut kot missing' kinyoru rurutik chekororonen makerker rurutik chekakimin ak chon mokinde kotondoleiwek chuton , so konginde kotindo keljin neo kot missing' minindet aketugul alan temindet siche koron bandek chekororonen kotiengee ak kotondoleiwek chekaimucj konde.

Aa kit netesee taa en yu okere inkwek che kokimin ii en lainishek chekororonen missing' ako inkwechuton kokokiminchi imbaret nekokichopochop kokararanit inyokinome keminjin, ee ako koraa ko chito neinoko beek inkwechutet beek ko bokomonut en bichuton ikere konoko inkwechuton beek , sole bokomonut beek ko ki aketugul sikoet en rurutik ala minutik chekikimin sikorurio komoche beek, beek kosobetab ki aketugul kou ye kingen oot koraa beek kosobetab kipkosobe ingoyee beek ii ko kineu akinee en tuguk chekakimin en imbaronikiok, ko en yuton ii ko inginaka beek ingunon inkwechuton ii koyoe korut kot missing' ngamun momi ki nerorjin konyor kila tuguk chechotet ii cheome sikobit korut beek kotindo tuguk chechang kot missing' cheboto koraa kou kimnotet ii tindoo koraa tuguk chekilen nutrients ii ak minerals, ko minerals ichotet ii kocheoe minutikiok sikobit korut kochok so kit nekiriben kityok rurutik en imbar ii keriben beek korutu komie ak kobwaa kabisa koyekitu komotindo tabu aketugul ndamun kokonyor beek.

Aa kit nokere kotesetaa en ireu koo tesetaa boisinik cheterterjin chebo kobotishet, ee kou ndoker oot kuniet nemi yun ikere tugun chekaukeitun bek ii ana kaikeitun mosongik kondawisu koker komosi okere koraa tugun cheu ngele ko marakwek ii alak kou ngele ko mbolea ako bichuton koraa komanai chi komuch koyae kasinito kiraa nebo oldoishet nekioldo omitwogik choton chebo kemine anan ko chebo kiome kwalak kochebo kindo minutik cheu mara kou mbolea chon kochuton kobo komonut kot missing' en chito aketugul nesobe boisionitet , kasiniton komuch ko biashara nebo chi alan komara toretetab bik che maran ko moimuche kee, koniton koraa ingo kasitab chi kosibto chi koraa en boisienyiny at kan tugul singosobe kipkosobee aketugul ii konyorjingee rabinik chiton che imuch koboisien en sobenyin ndamun chang tugun chekemokyingee kou ngalekab mara sikwomis lagokyik sikoliban sukul ii ko kasiniton koraa nekakiyai kondikere en yu kokasit nekararan ngot missing en ki agetugul.

Ndaker tuguk Chu kochang tuguk chebwanen metinyun ki netai nekararan kochan ko banyek ako banyek ko karoron mising en Sabet ab Chito koraa amitwogik choton cheteche borta ako banyek chuton kora komiten konyil. Chechang tuguk chebwanen Kou en netai alantuku Kole anan keba taon kobanyek Chemiten taon ko kelelen ba tuga tukul mi banyek cheterterchin kikoit bik Cheyenne sikirok sikontaker banyek chuton akere Ami komie saitage anan akose arakeni kab Alen Kaya bendoo ab sikiriet Chester chemaiyanat Kiam en kamasta nywan ntamun banyek komenae bendo yangageyeny Kole bendo ab nei benyi mara Koba sikiriet Anna kobaraisit anan kotiongik chebo tuminb so kochang tuguk chebwanen metit ibuch bendo komaya Karan bendonkaik kityo ntayan kikere keyenye inae Kole Kaba bendon take kelelen Karan Bedi nikeyenye en korengung kosir namekole kakiyenyen Ani lakini kochang tugukk chebwanen metinyun

um tukuchu akere en ireo ko inoker kochang tuguk che buane metit ndamun machinisiek chu ko akenke en choton che kinyorto sibitalishek cheterterchin soiti ko ele kikuren intensive care unit intensive care unit ko chang mashinisie chu choton kekeriben sobetab chito ako chito nekimute kwo intensive care unit komomiten sobenyin oleng'oi kuren bik cheyoe kasitab kerichek glasco coma scale ko scalit nito kebimone chito kechegeni keleemiten chito en Hali ainon kot ko miten eleng'oi missing sobet nyin anan miten kwenet anan miten komaya missing koya mi eleng'oi missing sobenyin kimutu konyo intensive care unit ngunon keriben moshinishen chon akeribe kesomani kiigan glasco coma scale miten konagu yegan kikoi kerichek anan koya kot missing ako bik cheyoe kasit nito ko bik chekiyai ng'alekab enchiniaek kerichek chebo